Nitiere geche mairiembo e ndara, kendo moko ochung' e ndara. Apiko be nitiere ma iriembo. Jokmoko nenore kawuotho e badh ndara, kendo ng'ato achielo to ochung'. Nitiere miyo ariyo maobet piny e loo, kendo nenore ni giuso gimoro. Jomakadho nenore kagima nyieo, kendo achiel kuomgi oguom, nyalo bedoni ooro pesa ne miyono. Chieng' be nenoreni okrieny ahinya, mano nyisoni miyogi nyalo bet kanyo aming'a. Kaka nenore jii mang'eny oruako leuni mageng'o koyo. Mae nyalo bedo buore Nairobi, nikech kuno ema koyo ng'ich ahinya kendo ndara be jii wuotho mang'eny.

Waneno jii ariyo maobet piny e kom, kendo gidiyo kompyuta e nyimgi. Waneno kompyuta achiel kondik gimoro miluongoni Barclays bank, kendo gino inyalo gole e kalatas bakendo mi jokma owinjore kata jokma onego onene. Inyalo gole kata bende e jwala, luore gi tich magino dhitiyo. Pichano itime kamano mondo jii mang'eny onene, kata ka ng'ato onene onyalo hango, kata onyalo ng'eyo gima gina wuoye e wie.

Magi gin nyithindo matindo maoruako lep sikul, kendo gibet e kom. Ging'iyo kompyuta manitiere e nyimgi. E badhgi kanyo nitiere japuonj, nyalo bedoni opuonjogi kaka onego giti gi gino, kata chalni nyithindogi nenigi penjo emomiyo oluongo japuonjno kanyo. Ndalo manyasani dwarore ni nyathi ka nyathi ong'e tiyo gi komptyutano, nikech ng'enygi tiyo kode, kendo onego ging'e tiyo kode malong'o ahinya.

nitiere nyithindo matindo kendo ginenore ka giuonjo ahinya kaka wangiyo kit lewni magi ruako gichalo jo chando kendo gisiemo tv ma okel ne gi kanyo. Nyalo bedo ni jonyuol gi ong'e pesa mang'eny manyalo ngiewo go tv kendo aluora magi chunge no wanyalo wacho ni kanyo en gweng',kendo kaka ong'eyore gweng mang'eny ong'e tv kendo miere ji mang'eny ,bende waneno rabolo ma opidh e puodho kendo gin ralum ahinya ,nyalo bedo ni nyithindo gi omor nikech koro chakre chieng' no gibiro neno ga tv

Nitiere nyithindo ariyo matindo kendo achiel bor mohingo nyawadgi, giruako lep sikul, kendo maborni nenore ni okado wie kadhi piny. Opuonjo nyawadgi matin ni ndiko e bao, kendo gindiko gikmoko kanyo, nyalo bedoni japuonj emonyisogi kata nyakoni ohera ahera puonjo nyithindo owetene. Oneno nyathi mariek kata gikma gindiko bende neno mek jomariek ahinya.

Mae en oboke mar wuoth ma jopiny mar kenya nyalo tiyo godo. Kendo ka ng'ato dwaro yudo obokeni to nyaka odhi ofis mar sirikal mochul pesa moko. Sani en elufu apar mondo koka oyudi. Itiyogi obokeni ewuoth mar pinje ma oko. Inyalo dhi kode epiny mar amerika kata pinje mabocho bocho ka ng'ato dwaro idho ndege nyaka obed godo koka mano to ok biyiene mondo oidh ndegeno. Ema omiyo ji mang'eny gombo ni obed kode seche magi dwaro dhi wuoth ,mabor.

Nitiere jii maokulore kendo gikworo gimoro e loo maosepur kendo oik maber. Nitiere jokma ochung' kendo ng'iyo kaka gitimo tijno. Tijni tinde itimo gi ot manyasani mang'ato nyalo chiko liet madonjo, pii madonjo kata kaka odwaro ni chieng' ogo chambe. Mano osekonyo ahinya, nikech jamni oknyal donjo e ot manyasani no, kendo kata kang'ato dwaro donjo kanyo, nyaka obedgi ng'eyo kata lony mar kaka gino tiyo.

Nitiere nyithindo ma orwako lep sikul kae. Kendo gi somo matek ahinya. Magi nyalo bedo nyithindo mane akaw gi Equity mondo ochulnegi pesa mar somo esikulno. Jo equity ong'ereni gimiyoga jok mathagore kata nyithi kiye pesa ma gi nyalo sonmo godo. Gi konyo ngimagi mondo geno kata lek mane gintiere godo kik thoo kata kik dhia dhia kamano. Ema omiyo gitimo mano. Gi makorega gi master card foundation makonyo nyithi kiye bende e Africa te kata jok madwaro medo sombgi to onge pesa ma oromo.

Waneno jatend piny mar Kenya William Samoei Ruto ka ochung' kendo ochiko san mondo oketne chiemo. Oruako gimoro e wie kendo oruako lao tedo bende. Pichani nogoye ndalo mane okelo wach mar chiemo nono e sikul, kae ne entiere buore Nairobi e sikul achiel. Okonyo e weche dongruok kendo omiyo nyinthind Kenya odhi mbele. Nyithindo be nitiere kanyo maoruako lep sikul, nyithindogi kelo mor ne jonyuolgi kata jopuonje bende kagitimo maber e sikul tomano wang'eyoni kit somo mantiere e piny kae dhi mbele. Wan gi jotedo bende, tijni biro miyogi yo mar yudo omenda, kendo maginyalo konyore godo e kinde makende kata kinde magigombo bedo gi pesa.

Nitiere jii ariyo maochung', kendo achiel kuomgi oruako suti marateng' gi sati marachar, onenore kagima obuonjo, kendo ong'iyo ang'we yamo maoketi e nyime kanyo. Ntiere miyo moro be mochung' e badhe toruako sati marambulu onenore kagima opamo nyalo bedoni gintiere e romo moro kendo nyalo bedoni imiyo jii mich, kata nyalo bedoni giwacho weche ma onego gilosi, kata weche dongruok. Gichung' e nyimjii kendo, gitiyo gi microphone makang'ato duonde tin to jogo te nyalo winje maler maok ochuno ni nyaka ogo koko, kata owuo gi duonde te.

Nyathi mayom ahinya oting' gi miyo moro moruako sati marambulu, kendo oting'o suka marachar. Oluore kanyo gi jokmoko nyalo bedoni gin dakteche kata gibiro ng'iyo ngima nyathi kaka dhi. Waneno dichuo moro be mochung' e badhe, nyalo bedoni mano e wuon nyathi. Nyathini nenoreni otuo, kata nyalo bedoni osechango, emomiyo gichung' oko kanyo. Odno nyalo bedoni en osuptal, kata nyalo bedoni en ot mang'ato odake. Pok ong'eyore ayanga, kata kamano gikma giruako e ng'utgi magin rombulugo gin gikma jokma ondiki kata jokma oyangore ema ruako giga, koro nyalo bedoni jogi obiro reso nyathini.

Magi gin nyithi skul. Kendo gi tugo tugo mar miel. Gi miel embele jopuonje gi nyithindo owetegi. Tugoni itugega kaka yo mar miyo ji mich kata loyo. Gi tugo kamae kagi puonjo jowetegi gima onego gitim. Kaka nenore gintiere gi kompyuta gi visa gi ng'ato mochuoyo ogudu. Ong'we yamo be ogor egirgino mar tugo. Nyalo bedoni gi temo puonjoji wach mar nyasani mar tiyogi gik moko ma olos gi lwet dhano kaka kompyuta gi ong'we yamo.

Kwarwa ne opidho dhok chakre chon. Nyaka sani be pod en godo dhogegi inyiedhogi godhiambo ka godhiambo kendo ki kano chak maber idhi usgi ma wayud pesa. Dhok be moko inyalo ng'adi ka wangi welo ba wayud ring'o ma inyalo tedne welo. Dhoge moko be wanenoga ka kwarwa uso mondo oyud pesa monyalo chulone godo nykwaye fee madwarore e skul. Dhok en gik mabecho nikech gimiyoji chiemo kendo be ritogi ok tek ahinya. Inyalo kwagi kamoro amaro tek ni lum nitiere maber kendo mag'eny. Kuma gi yweye be onengo bed maler mondo kik giyud tuo.

Magi gin welo moya oko kendo gi kikore gi jo rotenge. Gi ting'o gima ji wuoyoga godo mondo owinjgi maber. Dayo moro be nenore ka onindo piny kendo ng'iyo wang'gi tir nyalo bedoni ilemone mondo ochangi. Kata kamano waneno ka chieng' rieny ahinya magi nyalo bedo joma oyaye piny maoko ma obiro lando injili. Kata e satine marabuorno waneno ka ogor musalaba. Mano nyisoni owuoyo mana eweche mek Nyasaye. Kendo dayo ma onindo kanyo engi geno ni idhi lemne ma ochangi makendo odog dalane ka entiere maber. Gintiere enyim duka moro ma dhode owich rangi mara teng' gigenoni mondo ji mang'eny biro winjo injili ma lokre chak timo dwaro mar Nyasaye.

Magi gin nyithi sikul kendo gi chung'.Gi rwako lweni machalre kendo wuochegi be rieny magi nogogi pichani e ndalo korona mane ji rwako gik moko eumgi mondo kik tuono landre ne jok moko ka debeni ng'ato achiel kuomgi oyude. Kae nyalo bedoni gitemo timo tugo mar wer kata gintiere eriedo kendo ing'iyogi. Gi rwakore maler ahinya kendo lep gi tee chalre. Mae nyalo bedoni gintiere esikul ema omiyo girwakore kamae to utego be owich rangi mara lum.

Mobet kar acham mogik, kendo oruako sati marachar gi long' marateng' iluongoni Jeff Koinange, kendo en emokelonega jii weche manyien e chenro mar citizen. Obedgi jokmoko kanyo, kendo gilalore e wach mar jofuambo, nikech giwachoni jofuambo osebedogi pek mang'eny mondo gikelne jii weche manyien. Gitemo winjo kendo gitemo miyo jii pachgi e kuom wachno. Mae en gimaber nikech jii bedogi rieko mar gima dhi mbele e piny, maonge ni ipando gimoro amora. Jii ohero jalendoni, kendo weche ma owacho niga gi teko kendo pek mang'eny ahinya. Ong'eyo lendo, kendo ong'eyo lalruok gi jii bende. Wagenoni gibiroyudo duoko maber kendo makare kendo sirikal biro konyogi mondo gilos wachno.

Nyakoni wuoyogi ong'we yamo. Kendo ber ka jii ni godo inyalo tudori gi ng'ama nitiere mabor ahinya ka ingi ong'we yamoni. Kendo inyalo ndikone ng'ato ote machuok ka itiyo kode. Ober ahinya nikech inyalo yudo wach manyien mapiyo ka in kode. Entiere gi nengo ma opogore opogore kendo entiere gi jok malose ma opogore. Kisanyiewo pesa mar wuoyo godo, inyalo tiyo godo to bang'e korumo inyalo medo nyiewo moko.

Kae en chiro kendo nitiere jo ohala ma opogore opogore kaka jous leuni, jous chumbe kendo moko toyao mana duka mang'ato nyalo nyieo chiemo maodwaro chamo ka kech kae. Chiro kae ohala mang'eny dhi mbelet kendo wan gi jouso gi jonyiepo. Jouso lamo pile mondo giyud ng'ato onyieu gikgigo bang'e kibetgi pesa maginyalo konyore godo. Kaka waneno nitiere miyo mauso gikmoko kaka beti, oludh kuon, karaya, chumbe nyaka gi musumwende bende. Ogeno ni obiroyudo janyiepo mabiro nyiewe. Nitiere jaus tong' be badhe kanyo, kendo nitiere tong' marachar, maralum, marambulu gi mar rakwaro. Dukni be oriedo kanyo, kendo wach sitima be waneno kokalo e wie kanyo, nyalo bedoni chironi nigi sitima maber kendo mano miyo arita mar kanyo bedo makare.

Rowere maGen Z owuok oko kendo gidhi ng'anyo. Dhodhgi oting'o bendech Kenya kendo ginenore kagima okgimor gi gikmatimore e piny kae. Giruako gikmoko e umgi mondo kata ka iwito negi gigma lungo wang' jji kata umgi mondo kik donji negi. Gichaloni gin gi chir ahinya kata ka obila obiro to ging'eny ahinya mohingo obila go. Giwuotho e ndara kendo nyalo bedoni gin gi server gi gimoro, nyalo bedoni ging'eyo kuma gidhie kendo kuno ema ginte gichomo. Gin gi riuruok kendo ginenore kagima gin jo hera. Wuoyi ma ochung' kae oketo bade kamano manyisoni en okodwar kinyo ng'ato ang'ata, kendo obiro gi kwe, kata lwete be oting'o mana gima iketoga e pii modho kendo oonge kata gi gima nyalo inyo ng'ato e lwete.

Jogi nitiere e pap kendo gitugo opira. Mae en tuk mine nikech waneno mana kamine ema nitiere e papni. Nyalo bedoni gitugo mar loyo kata gitugo mana kaka osiepe. Tugo mipira konyo ng'ato nikech okoti kendo fuondege bedo maojiny maber, kata okoyud tuoche ahinya nikech ka otugo momiyo dende rieyore, lechege bende bedo maotegno. Nyalo bedoni gitugo opira e yor mar yudo pesa kendo ginyalo bedoni gitugo kaka ohala. Jokmoko be tuga atuga mipira mondo dendgi obed maber.

Nitiere nyithindo matindo kendo nyalo bedoni gintiere enyasi. Moko oko orwako sati kendo korgi ni nono girwako ogudu molosgi yier, kendo elwetgi giting'o orengo moko be oketo firimbi edhoggi magi kudho. Nyalo bedo ni mae nyasi matang'o timbegi gi kitgi. Kendo gitimo kaka jomachon netimo kagin gi nyasi. Ginenore ka gimore ahinya. Nyithindo owetegi be luo bang'gi.Ng'enygi orwako onyasa mano kaka wang'eyo timbegi gi kitgi.

Mae nyalo bedo min nyithindo ariyogi, kendo waneno kaka nyithindogi nigi thuolo kode. Ong'iyo nyathine manyako maobet e badhe kendo nyathino siemo gimoro e ong'we yamo. Nyathi mawuoyi be obet e gok min gi kong'iyo gima nyathigino siemo, miyoni nigi mor, nyathi manyakoni be buonjo. Mae en picha maber manyiso kaka jomamiyo onego odag gi nyithindgi gibet e kom kendo ginenore kagima gimor ahinya. Nyathi achiel nenore ni en nyako, to mamoro mantiere gok min gi en nyathi mawuoyi, kendo en e chogo.

Mae en tich mar pur gi ohala. Ng'ato nyalo tiyo gi yoo ma nyasani ma okelo tinga mondo opur ne puothe. Ok otii gi bade ni en emopuro kende. Bang' pur ni to obiro komo, onyalo komo cham moramora ma odwaro kendo onyalo penjo japur moro amora manitiere bathe kata ma odak godo. Pur ok tek ahinya , dwaro mana ni ng'ato obet gi long'o maber e wi wachno. Ng'ato nyalo pidho oduma kendo ka osakomo orito bang' ndalo matin ka oduma osachako wuok inyalo dhi madoye. To ka kanyo koth ok chwe onyalo olo ne odumbe ge go pii mondo kik wang' Cham en gima irito kendo ing'iye.

Kae en puodho ma ipidho ochele kendo waneno nyithindo manyiri ka oting'o it mchele e tokgi. Nyalo bedo ni giting'o itero kuma idhi losie mchele ma koro ipogo oboke gi michele go. Bang'e ka osago kendo olos michele go maber, it michele modong' imiyo dhiang' nikech gin chiemo maber mamiyo dhiang' bedo gi teko kendo golo chak mang'eny. Puoth michele niga gi pii mang'eny ahinya nikech mano emamiyo michele tii maber. Kaka waneno kanyo opong' gi pii kendo giloso oula matin ma ginyalo kadhie.

Kae nitiere jorochere gi jorotenge ariyo. Chaloni kae liet ng'eny ahinya nikech moko nigi korgi nono ma ok orwako sati kendo mamiyono ma orwako law marateng' dende te nitiere oko mana kuonde matin ema owako law. Ji ariyo mara rotengegi, nyalo bedoni tijgi en terogi e aluora kanyo kendo tang'onegi gik madhi mbele. Nyimgi nitiere chiemo manyisoni kagisayweyo gichamo chiemogo kendo gi dhi mbele gi tich mane okelogi kanyo. Gin gi chiemo mang'eny kaka olembe, rech, soda, nyaka gi gima iketoga epe. Mae nyisoni giwinjo maber ahinya kendo gibuonjo seche ma igoyogi pich.

Kae en piny gode kendo waneno ka miyo moko abich oting'o kwer kendo nenore kagima gipuro. Ebathe kucho be nenore ni jok moko nigi kwer to kendo gin be gitimo kamano. Ji opong' aluorani nyalo bedoni nitiere dongruok moro madhi nyime ema ji owuok mondo obi one. Thoth jogi oting'o gikgi mar tich. Kendo nyalo bedoni imiyogi pesa bang' tich magisatiyono. Miyogi nenore kagima gi ti topod gidhi mana nyime gi puro. Mano nyisowa ni pur ber kendo miyo ng'ato tegno mabed gi teko kata kapod oti onyalo mana dhi mbele gi tijege mamoko.

Mae en njugu maoboki, kendo ng'eny ji chame kaka gir madho chai. Inyalo tii godo kuom nyoyo bende. Omit e dhok, kendo en gi ng'eny maber maokelo e del. Pokla njugugi be inyalo mi jamni mondo ocham, giber ahinya. Jokmoko be muodoga njugu maoboki seche magiwinjo kech, kendo okonyo nikech ng'ato okwinj kech kosechamogi.

Waneno puodho madongo dongo, kendo opidh e majan. Wanyalo neno miyo ariyo maoting'o okapu e tokgi, kendo ging'wedo majendego. Chalni ging'wedo kasto gibiro tero e riuruok matiyo tij loso majan. Kaka ong'ere piny Kenya ema duong' ahinya e oro majan e pinje maoko, kendo mano miyowa wayudo pesa kuom tijno. Jopidh majan be imiyo pesa kaluore gi majan magitero kuma iloso majendego. Jokma ng'wedo it majan be imiyo pesa mar tijno, mani nyisowani pidho mar majan en gima ber ahinya, nikech omiyo jii yudo yuto kuom tich magitimo.

Mae en konga, kendo oyudore kuonde mang'eny dala kocha. Ohero ti kuma koth okchwe mang'eny kendo moko be inyalo yudoni opidhi. Kongani inyalo tii godo bang'ato losgo tuoro. Tuoro mainyalo losgodo kata lau, inyalo losgodo kata orengo. Jokmoko tiyoga kode loso ogudu sechema gin gi nyasi ma jii onego otang' kitgi gi timbegi. Mae en gima ber ahinya, nikech konga gi be ng'ato nyalo loso go tworo balos god lau kata inyalo los godo owalo maseche manyithindo dhie sikul tugo gik miel inyalo losgo owalo magimiel godo seche magidhi piem gi sikunde moko. Miel kaka mag dudu ema ng'eny jii losogodo owalo mondo omielgo.

Nitiere nyithindo matindo ahinya, kendo giriedo mondo omigi chiemo. Nyalo bedoni gin nyithi kich nikech kaka bet giromre to kendo be ging'eny. Omi ng'ato kang'ato san kendo imiyogi mikate, tong' maoboki gi soda mondo gimadhi. Mae biromiyogi gibed mamor. Nyalo bedoni jokmoko maohero konyo jii emogolo pesa mondo onyieu negi chiemo machal kama, kendo be waneno ka wang' gi ler. Mae en tim maber nikech nyathi ka nyathi yudo gimoro mondo ocham, tobe okgibiriyo kech, kata okgibiwinjo kech ahinya. Mae nyisoni nyithindo odeu kata nyithi kich be pod oher gi jokmoko.

Miyogi puonjore loso aduda kagitiyo gi thith, nyalo bedoni japuonj nitiere nyime kanyo kendo ging'iyo kaka otimo, mano miyo ginyalo loso margi kendgi. Mae en tich maber, nikech mine nyalo yudo gima gitiyo gi lwetgi magiyud pesa maginyalo konyore godo mondo gik gidhagre. Adudagi inyalo tii go e yore maopogore opogore kaka ng'eny ji tiyo godo e keto sadaka e kanisa. En gima ber nikech ng'ato oknyal neno gima nyawadgi oketo, kendo oduong' onyalo ting'o pesa maber ahinya. Jokmoko be ng'awega e korot ka yo mar bero ot. Adudagi be nyiso ji kitgi gi timbegi kaka kit joluo adudane itiyo godo ahinya kane welo obiro, kendo jokmoko nekano e olemo ka okelnegi. En gi tich mang'eny ahinya kendo jii be dware mang'eny.

Nitiere miyo ariyo ma oting'o gik moko ewigi. Ma otelo nyalo bedoni oting'o machunga gi maembe. Kendo maluowo toke, nyalo bedo ni oting'o rabolo gi kube moro bende nitiere ewigi. Miyogi ging'iyo kata gimanyo kaka ginyalo yudo yuto kuom gima gi uso mae e oandgi. Kendo giparo kendo gigeno ni gibiro yudo jokmanyiewogi ma gi yud pesa ma gi nyalo konyore godo. Jagari moro ochung'e abathe kanyo gi wuode. Nyalo bedoni ginbe ginyalo nyiewo miyogi.

Tugoni kane atin ne watuge ahinya. Ne iketowa wabedo nyithindo mang'eny kendo wabedo kuma romre. Newachako piem ng'ama noloyo to ne imiyo mich ng'ama odok chien to ni miyo kum. Seche moko be ne en yo mar miyo ng'ato kum. Ninyiso ng'atoni orwaki to kendo oring godo epapa. Mano ne en tich matek nikech nyithindo mamoko ne ng'iyo jogo manyiergi. Mano ne en yo mar kum ka ng'ato otimo gima rach.

Mae nyalo bedo kuma ji riwo arus. Kendo jomoko ema riwo arus kuonde machalo gimae. Gik manitiere kae chal mana ni nengo gi tek ahinya. Kendo kaka gi neno gi neno maber ahinya. Oket gini but gode. Kendo nyasini oket kuma kata jo arusgo biro neno maber. Mae en rapar mar joma riwo arus kendo gi kendore.

Ka en kar tiegruok manitiere buore mombasa. Kendo jok ma dwaro somo gik ma ajuoga timo dhi mana kanyo. Gin gi puonj maber kendo ma nyasani. Kendo ng'eny osuptende dwaro mana jok ma osomo e skundni. Nyaminwa maduong' ne osomo kae kendo sani en ajuoga maduong' e osuptal maduong' mar Kenyatta. Kendo otimo tich mar thiedho nyithindo. Olony e tije no makata sani en gi higni apar madhi malo chakre ne ochak tiyo kaka ajuoga. Mano nyiso ni jogi nigi lony maber kendo ka ng'ato dwaro somo nyalo dhi mana kanyo. Entiere buore Mombasa kendo inyiso ji kuma inyalo yudo skund no. Kata inyalo oro ne gi ote e yor simo e namba magin ga godo ka idhi limo tij gi kata ka idhi kuma gintiere gi ofis.

Kae en kar olo mauta mar Rabai. Kae jok manigi gari nyalo biro mondo oolnegi mauta mar gari. Kendo jopeng' be biroga kae kagi nyiewo mauta magi tiyo godo epeng'go. Jok moko be dhi ga manyo mafuta ma iketonegi etuktuk. jok moko be tiyogi mauta e taya. Mano miyo joma nitiere kaye yudo ohala. Kendo jogi ondiko jok maolo mauta ma ichulo dwe ka dwe mano miyogi gibedo gigimoro magi nyalo dhigo dala. Iseyoji mondo kik gi dhi gi kibrit kata gir tiayo mach bute kanyo nikech onyalo kelo masira maduong' ahinya. Gig taya kata gik mauta ok ohero mach kendo mano nyalo miyoji wang', mitokni wang' majok moko be nyalo thoo ewachno.

Jogi nenore ni gipuro, kendo ginte gikulore gimako lo. Mae konyogi e miyo dendgi bedo matek, kendo gibedo gi ngima maber. Pur be miyo ji yudo chiemo. Cham kosachiek e puodho to ng'ato nyalo kao moko bater ode maobiro chamo, to ma odong' ouso kendo oyudo pesa. Mano nyisoni pur nigi ohala, kendo jokma kawe totimo tijno malong'o yudo ohala maber kuom pur. Cham matiyo e puotho kanyo bende nigi ber mang'eny ahinya, kaka alot miyo jii gik mang'eny e del. Oduma bende miyo jii gikma becho e dendgi mondo gibed ka gitegno, ngima gi bende obed kaber ahinya.

Mae en pith gwen. Kendo chon ne iketo gwen e miudhwe kata bao matindo tindo ma waneno ka oketgieni. Nyithi gwen matindo tindo tinde nitiere gik molosi manyasani ma inyalo ketgie mondo kik gi winj koyo kendo ginyalo golo wigi ma gi chiem ok ochunore ni nyaka umgi kata ketgie emiudhwe mondo giyud liet. Kanyo en kuma ng'ato nyalo chiko kaka odwaro. Luore gi liet ma nyithi gweno onego obedgo. Ka gisebedo madongo makoro ginyalo timo gik gi kendgi to igolo gi kanyo iketogi kama chielo ma gichieme. Mano osamiyo nyithi gwen ok thoo endalo matinde. Kendo gin gi ngima maber. Ohand gwen be osadhi malo nikech wachno.

Magi gin anguro. Kane atin nok aherogi ahinya, nikech negi tugo e chuodho kendo kakalo e ndara to nanenogi kaka giduore. Negin rotenge ahinya to an okahero gikma olil. Gikmane gichamo neleo chunya ahinya emomiyo chakre chony ok ahero chamo anguro. Osiepna moro be nosegoyonwa mbaka kaka nyathigi matin netugo oko to nokoruakne lau. Nyathigino netugo but anguchegi, kane okwotho ne anguro oringo mochako chamo piere, gino nowang'o iya ahinya kendo ne ok aherogi. E muma be ondikni jochiende nodhi e anguro. Mano miyo pod an gi paro ni anguro en gi jochiende emomiyo giduore kamacha ei pii.

Magi nyalo bedo jotelo mag piny Kenya ka, kendo gibet e kom e ofis achiel mani kanyo. Neoreni gitemo somo barua maokel negi kanyo, achiel kuomgi siemo to ginte gitemo ng'iyo. Nyalo bedoni baruano wuoyo e wi dongruok kata gima onego gitim. Kamano gilelore kaka ginyalo timo kata e wi wach manitiere e baruano. Kaka giruakore, giruako mana suti magigoyo nyaka tai. Gineno jokma bith ahinya kendo gin gi lony gi paro maber. Ginyalo somo bangindiki emomiyo ging'iyo kalatasno.

Gima ondikni Fagono, kendo en rateng gi rachar to ogor gimoro ekoreno en kuma iketoga emisike. Kendo ka ng'ato dwaro kano, kata oro, gi golo, kanyo ema ikane kasto ibiro tergi wang' achiel kuma onego gi dhie. Nitiere joma opogore opogore ma oro misike kuonde ma opogore. Kendo nitire jok moko be ma onego oyud misike ma oorgo. Kae en kama ber nikech ji mang'eny ong'eyo kendo ng'ato nyalo dhi mayud misike ok en yore manjore ma jok moko tiyogo ma masigo nyalo lal en yoo malong'o ahinya kendo opuodhe gi serikal mar Kenya.

Mae en duka maduong' miluongoni jumuia. Kendo entiere epiny kenya ka. Ng'ato ka dwaro nyiewo gimoro edukano nyaka ti mana gi ong'we yamo kata gi kompyuta. Gi onge duka ma ng'ato nyalo dhi donjo to nyiewo gima dwaro kata ng'iya ang'iya. Gin gi duka mana esimu ma ka ng'ato dwaro gimoro to nyiewo gi simu kasto ibiro terne but kuma odake. Ne anyiewo simu chieng' nyuolna kendo ne atiyo gi dukani. Kasedhi e ong'we yamona ne amanyo simu ma adwaro ba anyisogi. Ne okelna edukagi manitiere but kuma adake. Duka kanyo ng'ato dhi mana kawo gima odwaro. Kata jauso tero atera gima janyiepo onyise. Giongeni giuso gik moko edukagi kanyo. Gin gitiyo mana gi yoo mar simu kata mbui.

Kae en pab ndege, kendo waneno ndege marachar mokikore gi rateng', ralum gi rakwar opiyo e pab ndegeni. Kaka ong'ere ndeke ringo mana e boche, kendo bech ndege tekga mohingo mek dhi wuoth mamoko kaka mtoka kata meli. Ndege be dhi piyo kendo chopo piyo, ma kang'ato nigi araka tonyalo dhigodo. Ndege be teroji kuonde mabocho bocho mang'ato nyalo kao higni kata dweche mang'eny mondo ochopi. Nga'to ka dwaro idho ndege maowuok e piny kae, nyaka obedgi oboke mar wuoth, maimiyo mana jii e ofis mar serikal. Nyaminwa noidho ndege mokuongo kane en higa apar gi aboro, nitere e sikul mane ntiere buore Nairobi kano ya Kisumo, mano e chieng' mokuongo mananeno ndege e wang'a, ne amor ahinya, kendo ndege ni duong' ahinya, oken kaka wanene.

Miyoni buonjo kendo chaloni oyae puothe mawaneno kanyo ng'wedo sikuma gi spinach marolum manitiere e aduda neno. Marateng'no nyalo bedo avocado, kendo nitiere gima rakuaro ei kanyo manyalo bedo nyanya. Gigi miye mor nikech en gi chiemo maonyalo chamo gi joode, kendo okgibiriyo kech. Alote gi be konyo ahinya e ngima dhano, miyo ng'ato bedogi ngima maber kendo tuoche okmake oyuma. Onyalo bedoni omor bende nikech onenoni en gi ngima maber kendo ok otuo, onyalo chung' kendo oneno.

Ma en riwruok mar sirikal ma kenya kae kendo gin gi ofisgi buore Nairobi gi Mombasa. Tichgi en ng'iyo gik madonjo epiny kenya ka gi gik mawuok. Gin gi ofisgi but nam kendo ging'iyo ka be gik mawuok ema onego owuogi koso jok moko timo ohala marach. Gi ngiyo be gik madonjo kabe gin gik ma onego odonj piny Kenya ka kata gik maserikal ong'eyo ni onego odonji. Gin bende ginono ni gik ma odonjo jogo ochulo osuru to gik mawuok bende nyaka gibedgi lipot ewigi. Nitiere jok ma ondik tich kae. Kendo mano miyo jogo yudo osara magi nyalo konyore godo. Negi sabiro eskundwa kendo gi puonjowa ewi wach madhi mbele kanyo ne gi nyisoji bende ni gi nyalo dhi puonjore kaka gitiyo e ofisgi mayudore e buore ariyogo epiny ma Kenya ka.

Mae ofis maduong' e Kenya kae maen ofis serikal. Kae jii dhi kamanyo kony koluore gi gik serikal kaka kao opande, manyo opande molal, kao oboke mar dhi wuoth, kata ka ng'ato dwaro ni mondo omany obokege mag somo. Ng'eny gikma itimo e ofisni gin nono kendo jok matiyo kanyo mang'eny. Mano nyisoni serikal ondikogi kendo giyudo osara. Mano en yo maber marmiyo rowere yudo tich. Ofisni bende, kang'ato dwaro chulo gimoro amora ne serikal be nyalo limo kae, mondo okonye kaka onyalo timo gino. Arita kwe ng'enyga kae nikech gin ga gi obila ma chung' e thot kendo ng'iyo gikma ng'ato oting'o mondo kik gidonj gi gima nyalo keto ngima jowadgi e chandruok.

Nyime kanyo nitiere tv kendo okete e mesa moro matin. Miyo moruako sati mambulu gi long' marateng' buonjo kang'iyo jowuoyi manitiere nyime moruako sude. Nyalo bedo ni gilelore e wach moro. To e tv kanyo ondik kendo ogor picha mar mastercard foundation. Maong'ere ni miyo nyithi kiye kata nyithindo maoknyal e Africa kae pesa maginyalo somo godo nono. Gikonyo nyithi kie mondo oyud somo maber maonge pesa magichulo, kata gichulo pesa matin. Nyalo bedoni gilelore ei wach somo kata dongruok mek nyithindo kaka ginyalo dhi mbele gi sombgi nyaka gi lekgi.

Kae en nam kendo nigi meli maopogore opogore. Meli moko yudoni giting'o kendo giterogi kuma gidwaro dhie. Mamoko be itiyo godo e mako rech. Pigni tut ahinya, kendo ka ng'ato oluar kanyo nyalo bedone matek goyo abal nikech pek pii mayudore e dier nam kanyo. Dier nam be ema iyude rech madongo dongo mang'ato kosa aa kanyo tonyalo dhiuso mayud pesa. Mae e tich manyithindo mang'eny kata rowerni mang'eny maodak but nam tiyo, kendo miyogi giyudo yuto maginyalo konyore godo e ngimagi mapiel kapile. Seche moko be wawinjo ni ajali mek meli oyudore e nam kendo jokmoko nyalo tho to jokmoko be nyalo wuok kanyo kangima. Okohero timore ahinya mana ka dichiel.